Kore entoki nalotu nanu indamunot tanadol enakias, naa kore tene inkera kuna e CBC, natii enkisoma enye ekila enkolong, naa kore kuna kera kegira ninche aisomare kuna laptopi naishooyo oshi serkali peku kila enkerai neeta enenye. Negira olaiteng'enani lenye arashu ormalimui lenye, aiteng'en ninche eneikunari peitumiai kuna laptopi. Idolita ajo kila enkerai netii ewueji enye o laptop enye. Kegira ninche aisuma aitumia ena technology. Negira si ormalimui lenche aretu ninche aitodol intokiting kumok, nemeyiolo.

Kore enabae na kera enetipat oleng, nisulaki oshi taata. Amu, kore taata ele osho likitii au enakop nikitii, kore intokiting kumok na kesayu te technology. Na kore peku miata ena ng'eno e technology keku midim midimayu pias iyie intokiting kumok, amu ore ebaki taata oshi taata tiniyieu nikai esiai, na te technology iyiaa niger nena palai nintoka areu teina technology. Na kore peku miata ina bolokinoto naa mitoki nayas si. Kore si enkae kisho iltung'anak metaa keeta iltung'anak adamu intokiting kumok oleng ata abaki eniko peyie eretu ate. Kisidai enabae oleng tenkishui oltung'ani.

Kore entoki nagira asayu tene, naa kore ena naa enkisoma eanaake. Kore enakerai, ketii ninye enkisoma enye eanaake. Negira aisoma te computer. Na kore enaitoi, naa ene technology. Negira ninye enakerai aisoma tena computer aisum intokiting kumok. Nidolta ajo ketii olaiteng'enani lenye ene egira aitodol ninye intokiting kumok. Negira autaa ninye enikuni tenitumiari ena computer. Negira nye enakerai aret kon, petum atumo entoki au aibung'a entoki nagira ele malimui lenye aiteng'en ninye. Inakias nagira aasayu tenewueji.